Sikoba kamanut baishoni en kokwet Koba amuneishek chechang netai amuche ale nyorunen kelchin non kot mising temindet yekakoit kekes ak keib tenderek chik Koba factori akoba kenga ak yekakenga komuch okot Koi mwaita kokor kakonyor temindet en ireyu oleyame AK kasit anan kokakonyor rabishek chik akomuche okot kobaishen kondeyenblagok chik sukul anan kokakoik ana kosich amitwakik chebo betut